Ingobiruan simeet chitab tuget neoo nekikuren courefour tos kakoit tuguk chekande alen soet ih . Ko biru inendet simeet ngamun ingen kole en Kila wikit anan en Kila tarigit nekile komiten kastomayat neyache koal tuguk chik en soet. Ako kastomayat ndeni kolubanis en soet ih asikoipchi icheket nini amituakik ak tuguk alak chechang chemiten en tuget kit age neayoe koayagyi listit tugul en tuguk chemokinige. Ak itia aluban anan alubanchi inendet kobun tilit necham keboisien aitia alenji amache koit tuguchutet koib icheket naga olemenye en en sait nekile . Kit age kora neyache aarorchi icheket ih ko amanye plotit ainon Ako amenye kurget namba ata. Asianyo tuguk neibu tuguk chutet komabet.

Ingomi kastomayat simoit nyin anan ng'alekab chombo netyokishek ih en simeet ih. Noton ngobare kotien kocher rabinik ih en lainitnyin nebo benkit nechamko boisien ingeleh kouu boisionik kab equity anan kocham koboisien boisionik kouu , negatowendi kastomayat bengi kobokocheru rabinik, ko yeinaam koim kastomayat simeet, komakoi cheru rabinik ih , kouu yemakta, ko kit netai neamwochini kastomayat nenon alenchini koker kole kaboisien nambarinik choton chebo sirit , anan mpesa number ingen matko kokoito chi age. Kit age komi kit nekikuren pin number ko yekakoit inendet kit netai komatkokotai nambarinik chon koba eunekab bik alak ndamuun imuch kechoren inendet rabinik komanai. Yoche kityo kwo akoi bengiit noto ngo equity, ngo family Bank

Ortinuek chebo kimnatetab maat ko aeng. Ako netai en ortinuek chetet ih ko nekiboisien asista. Kong'ete kenyoru kimnatetab asista ketachen tuguk cheuu solainik. Ako yekaketachen solainik kondaa maat beterit kokikiboisien wainik, nyumnyum kot missing nitet en temindet ake tugul ih ngamuun moibe rabinik chechang keboisien kityo asista kit nemae koial solait akiyaal wainik ak beterit chebendi baga moshinit nekikenyen arekab ingokaik. Kit age kora neibu ortinuekab maat ko sitimet niton ko boisien bik checheng missing ngamun mamiten oret age. Ko sigenyor sitimet ko kicheru kong'eten laindab sitimet. Ak iitya inde wainik anan inyonke chobun baga kong'ung.

Cham koibu kelchin neo moswoknatetab kasari yon ichobe amitwogik aenge en kelchinet ne ibu neo ko Imuch ichob amitwogik alak igere kityok en soet Ole kichopto imuche ko Eton akobo tuguk Che mokotin ii ak konetin kora ye kingoldo tuguchu tai iboisien tuguk tugul Che nyolunotin anan ko kikuren kutitab chumbek resipe Imuch kotoretin soet kokamengen Ole kichopto amitwogichu lakini yeinam ortinwek ye kichopto imuche okot iger en kitabut ak isir noton ko kelchinet neo mising ichopchige amitwogik nekote wendi agoi tugosiek Che aldoi kotoretin noton irib rabinik anan irib rabinik choton kotebe alen ak ichob chigei amitwogichu en karamet ne mi ngwony mising ak ko toretin rabisiechon iboisien en ortinwek alak chebo bandaptai nebo sobengung

Boisionik chechang chekinyorchinke en soet ih , koyache kokebaisien kouu laptop ih, anan ko tuguk cheuu television cheimuch ichut soet. Ko en olimbo resap kouui keboisien tuguk chu. Kakmasuek alak chetoma ko tesetai missing, komatinye akot matab sitimet. Ako tuguk chuton chekimoche ichuten soet komakienge sitimet sikonaam kochut soet , Ako kakmasuek alak kora komatinye networkishek. Miten ng'uany ng'alekab network koibe kasarta neoo missing anan ibee, rabinik chechang inyoru network neyamaat asinyorchike boisionik alak tugul chebo soet. Ako kakmasuek alak en olimbo resap kotoma .

Ye kaaro ale mi ketit ap sitimet ne korarakta en oret ne tos kokon ng'oyandit eng' piik che menye yotet, ko kiit ne tai ne makat keyai eng' chepchepindo missing'missing' ko ipirchi piik ap stimet simeet anan ikur icheget kopwa en chakchinet age tugul, ndamun ndatukoraraktai keti, nepo stimet, korarakchi parapara koyache kora kerip ama nyuko nam lagok che mengech amu imuch kokon asenet ne oo ne imuchi agot kopete piik anan tiang'ik che kipae, cheu tuga, sapeet. Ko yache kepirchi icheget simet en oret nepo chakchinet. Kiit age kora ne yache kemwachi pichutet keker kole une siko rarakta keti ,korarakchi parapara. Atko ketikwak ko kikoosekitu anan ko kikopur koek keny, koyache kecher ichek kelenchi kowalchinot ketik che kokoosekitu anan ko kocher ketichan kikoyosekitu ak konde che mpya asimapit kokon ng'oiyandit.

Ingobetenon ATM nenyun ko yowee olimbo benki ngelee benkitab family koboko chenjenwon, ko kiit netai neomwochini ichek olenchini kochibit ak ko en yekochibiten ko kotaon ak ko imuch komii ngoyondit mising account nenyun netos kechoron rabinik amun en taban yoon ko kikisirchi namba chebo ungat chekikuren pin, ko kiit nekomoe kotoreton bichu korong ko kobaa kobo kokerwon account nenyunet kot ko tukul rabinik ak yeityo kotokomii rabinik tukul kotomo ketwaa olenji kewolwon pin number anan ko namba chebo ungat chechuket, ak kiit akee akochi nambarinik choton anan kainenyun nebokotoreti ichek konai kolee account ninyun ko ainon ak ko akityo aliban namba cheki aliban rabinik sikonam kowolwon ak kekonon ATM ake sikobit.

Ye kakoit kowo parak bilit noton neo missing nebo beek ako yoker beek chekwoboisien komonomeke ak bilit nekokikonon ko kit netai ko ibonyor bichu bo beek akibolenji inokerchine beek chekwo boisien ak bilit nekokonon alipan bechu komonomeke mi parak missing ko kit netai koyoche kekerwon komoswek tuugul anan oritinwek tugul imuch ko bechu komii yetumndoenge imuch kokikoye poiput en oret so koyoche kokerwon bichu ortinwek cheimuch koip kit neyoe kwao parakbillini missing ak kit ake ko imuch koya mitait ne aboisien anan mitait necham koo keboisien kebimonen bilitab beek cheaboisien atko kokikoyait anan atkosomoni koboru chebo biik alak chemokiboisien tugul koyoche kokonon mitait nekararan asimata kong'etkwok parak beit zaidi noton akekonan alipan rapinik.

Kit netai neyoche imwachi kastomayat nekokoluban tikitit ako kitabusiekab tikitisiek ko koketil makomi nekong'et akot aenge en choton kit netai neyoche ielezanchi kastomayat ndenon ih. ko ilenchi robinik chon ko alen tikitit no ko mabetos. Ako kit neyache iyai kora ko isam kasarta kastomayat ndeni. Som akot kasarta nebo sait agenge akilenchi iwendii Yoon iwendii ibeker anan Yoon ibemuachi cheechen kaimutiet netinye kastomayat ndeni. Aitia ngamuun yoon kotil tikitit kastomayat agetugul ih , ko makoi kewekchi rabinik, koyache ibecheng inendet tikitit. Yoche ibemwachi kandoikab Kartasit agetugul nekor ikochin inendet chamchinet ih kochut matin kokomoko tinye tikitit nangoboisien chitugul kochute yuuno. Yeitia kaimouchi agekonin kartasit

Yoon kemae itil tikitit iboisien soet. Ingele kemache iwe olimbo Kisumu anan olonbo Nairobi. Ko kit netai ih koyache inai Ile Mando sait anon karit nitet , akit age kora inai Ile kimokoennge chebkondok chetiana kong'eten yeking'eten akoi saparit. Aitya ichut soet akicheng boisionik cheikoito kampunit nitet tildo tikitisiek. Yekainyoru komi oret yekelubando en soet , koyache ketilenin rabinik kuk koyab lainit neng'ung anan koyab mpesa. Yekailuban Ako ilubanii en yotet kokebaisien oretab soet ih , koyache inam nambarinik nekor kewe ibakicherun tikitit kobaru kole kailunan anan kakikonin ng'echeret ainon ngamun kaitilchike tikitit en oretab soet.

Koimutiet akenge chenyoru biik cheoldo kerichek en emetab Kenya ko bichon oldote kerichek alak kotomo kikochi alaan kotomo kikochi chomchinet kwalda kerichek, ing'otiem icheket kobokocheng noton nekikuren permit kokochi chomchinet kwalda kerichechon, ko kenyor kartasinotet koibe rabinik chechang mising ak ko mokinyoru en nyumnyumindo, kiit akee neime biik kwalda kerichek ko customayat ingonyokwal kerichek alaak ko beit nekemwochi beishek chekokimwochi customa kokere icheket komii barak mising noton ko uii anan inyumnyume ichek kobokwolen ichek keichek tukoshek che echen chebo serikalit anan olimbo sipitali, bichu oldo kerichek en tukoshek komotonyoru customaek ineei, alak en ichek korakomotinye naet mising akobo aldaetab kerichek, alak en icheket kora kotomo kosomonchi mii kitiok koyoe kasit icheket konyoru koimut mising kobun.

Kombunit noton neo nebo Safaricom ko kikotoret biik mising kewelut, kikotoret biik chebune kewelutik cheter ak cheter, boishonikwak chechang chebo soet ko kikotoret ko kenda rabinik en biik ngandan chang kongungunyoshek en biik alak kolee icheket kotile rabinik chechang, ko ingeker iman kombunitab Safaricom ko ngekerchin ak kombunishek alak ko ibee chepkondok chechang mising ak ko boishonikwak chemiten olombo soet ko imuch iliban alak koimuch iliban ak ko menyoru en sait nenoton ak kityo ko kaketilenin rabinik en mpesa ingung, kewelutik alak chemiten en kombunitab Safaricom ko inial boishonikwak chemii soet ko chokto moikoeke, moikoeke ketilenin boishet nekemokyinike, icheket koibe rabinik en chebchebinwek chemi barak, ak ko kiit akee kora inisom icheket rabinik kotokor iwektoi rabini chotet koyoche itinye rabinik chechang kosir.

Oret neiboru kole nyigis anan managat kuony agetugul ko oret nenae imanda, nebo tuguchutet ko yoon ko waa chito olimbo sipitali akebiman. Anan ibakikweny inendet. Ko ya kibimanin anan kikwenyin ih chito agetugul noton ko ne kuany , ko yekainachige kole en tai yoon ih ikeni isich laguet ih kemwauun yebutai ak keng'atin tuguk cheyache iyai aketetun boisionik cheyache iyai , cheterter ih boisionik chemanyilisen ih , ak kit kora yeburtai sikonyor mitunetabke nemine lakunin nimiten moet akonam kot komie orat nitet koimuch ketebeni rabinik chechang missing kosir ortinuek alak chekibimanen kele tos nyikis chito ana tos tinye maet. Ko kaikai iboisien rabinik inaige asibangan yeburtai anan asibangan icheng chebkondok.

Tinye kaimutik chechang Yoon cheng'e konyoiset en boruek kuak. Agenge en kewelutik chuton ko lugaisiek chebaisien, imuch inei komang'en lughait neuu nebo kiswahili anan mangen lughait age , oko ingen lughait agenge. Ago chito nearorchini komagase lugait ng'ung ko noton magoi kokuyoge bichon . Kewelutiet age neibu e bichu ko cheng'e konyoiset koimuch chito kete en rabinik chechang missing chemaitien. Ako kewelutiet netinye en bortanyin ko makoi koit kobokoyaat boisionik. Asikonyor chebkondok chei nyokonyaenge inendet. Kotor komasiche chichon taretet en oret agetugul. Ngamuun boisionik Kewelutik alak ko imuch kenyoru boisiet nekamakienge en sibitalishek cheechen ko keit sibitalishek choton ih koyache isibi ng'alal asikechobun nafasit. Asi Yoon iwendii ibokekerun kewelutiet ng'ung. Atiwe buch sipitali.

Mianiuekab kabuatutik komi konyil chechang. Keretab bik akobo mianitan ko saait age miani bo kabuatutik ih ko malazima ko manyalu akoth kimuut chichon kwo sipitali. Yoche kityok ketengan inendet aketeben kaimuut chebo sabet nyin. Koi much kosob ak aitia keng'ate kora yekiburta. Kobur amatkobwat chechang. Asiko miten mianuakab kabuatutik chechoton ko kakoit stechit nebo mwisho koyache kimuut chichon kamiani koit yekinyoen mianiuekab kabuatutik, sipitilishek chenyae mianuakab kabuatutik anan chekikuren sipitalitab psychiatry kit nebo kamanut Yoon ksnam chito miandob kabuatutik ih koyache keteben inendet akopo kineime en sabet nyin. Aitya yekinyor kele nee nekoyai chichi kobut chechang anan nee nekoname mianito ba kabuatutik. Keng'alalnchin.

Aenge en kelchinoek chebo komanut missing ko iniboishen mukswanotetab kasari ih ko oretab letaetab logoiwek. Nito nekikotoret bik missing. Nekataiwendi ingele kami ng'alian nekomache inyoru ih , nekemae imwai chi , nemenye olilo, komaiwendi atai siit olemi ssikochi logoyaat nekemae imwachi. Kobaten imuche ibirchi chichon simeet en oret iboisien soet akimwa kit nekemache imwaa komeit. Ko niton ki kokon kamanut missing. Age en ortinuek anan kelchinoek cheki nyorchinige en soet kora mi tuguk cheilubani asi kekonin boisionik chekemokinige. Choton ko cheuu imuche kokemache ialishe anan imuche kokemache iluban tukuk asikeibun baka yeimii. Komeit tuget anan komeit Siret. En tuguk chemokinige ko yeiluban en oretab soetih ko noto inyoru boisionik anan tuguk chemokinige.

Keboishen aroit anan ko terekta ketem imbar ko nyumnyum mising ko kang'olak ng'ung'unyek en mbar ngekerchin ak nekakitemen eiik, ketemen eeik komobole soiti, mokombenywan komowendi ngweny kouu nebo aroit, ngeboishen terekta ko cheru ng'ung'unyek chemi ngweny choto chekikotoldolak mising ak ko ngetemen terekta kocheru tukuk tukul chekoran korut kechopchinge konyokemin orana anan mbarana, kiit akee neyoche keyai komonutiet nebo yoon kakitemen aroit mbar kongete ibee kasarta kiten, imuch item oot en saishek tuten, mouu yoon ketemen kora eiik, ngetemen eiik ko ibee ngubut neoo en biik ak ko imuch koib kasarta nebo wikishek chechang komekesu mbaranoton, tinget kora ndandan boishen mwanik ko imuch kotem mbarenik chekouen anan ko imuch kotoo imbaret nekokiboti mouu chumbo eiik, eiik komonome mbaret.

Ngeboishen moshinit keminsen kobokomonut mising, ngominso moshinit komeibe kasarta netian sitar ngo kaoo anan ngo ko mingin mbaret nekemine ko yekeboishen moshinit ko mongete, mouu yoon mine chito, imuch iniboishen biik kominun imbaret ko yeit kengotso anan yoon kongetyo biik komoyoe mbaret netian lakini yeboshen moshinit aketukul non kiminsen komuch kominun mbaret neo mising en kasarta kiten, indiboishen kora moshinit iminsen ko moshinit speseni bandek anan ndo nabasit neyamat bandek, bimonjin ako makai kowirchi keringet taban bandek, moshinit kobimoni ak kokochi kora nabasit neyamat kongeten bandiat ingo akoi bandiat ingo anan ko minutiet aketukul nekemine en mbaranan, moshinit kora koimuch koyoun boishonik chechang, yoon kaitar imine bandek anan ko minutik alak tukul iboishen moshini noton.

Tinye kelchin kot indiboishen terekta nengunget kosir nekwe ibeikomwan, terekta nengung ingenchike chito ilee mokyinge mwanik chetian anan boishen sait netian en mbaret, indiboishen nebo chito anan ko nekekombwan en chito ko ndosiche koimut aketukul, ndosiche kobutok alaa koyait en mbar kotor koyoche ichobchi iboishen rabinik chechekuk ichobchi nebo taii kochobok sikobit iwekte, kiit akee nekonu kewelindo ndiboishen terekta nekekombwan ndobitun kouu kiit nekakichorenin ko inyee newendi asenet neo ndamun yoche ibeiliban ilibonchi chito nebo anan ikombenseten inendet nebo, ko noton bokomonut mising indiboishen kingung kosir nekebekombuan koyob chito akee, ak olekikoi kora yoon keboishen kariitab chito anan yoon keboishen terektaitab chito koyoche yoon iwektoi inyit mwanik.

Kipsomaninik alak chechang komii kewelinwek cheterteren chebune icheket kaii koteseta en somnenywan, kewelindo akege anan en kewelinwek ko konyorchike kipsomaninik rabinik cheboishen, sukulishek alak en emoni kotebe rabinik choton chechang, kokochin kewelindo neoo mising sikik cheliboni anan icheket chii aketukul nelibonchin kipsomaninik kosoman, kit akee nemiten kewelinwekab kipsomaninik ko yoon kabaa mwalimuek kambaket ko icheket koibe kasarta nekoi mising ko monyoru icheket kasarta inyokosoonchike anan monyoru kasarta neyamat inyokosomonchike icheket, kora komiten mokutik alak imuch kipsomaninik alak kongeten oleloo kotakoit sukulishekwak chesomonen ko kewel mising en ichek konyorchike rabinik choton chekibune anan rabishek choton chebo amitwokik en kila ak kila, kipsomaninik alak komotiye tukuk tukul.

Kptang'asiat anan katoltolleywek cheyabu tia koba kamanut missing en imbar nebo chi agetugul. Kptang'asiat ko yenyorunen, anan Yoon imoche ibende Olin bo imbar koyache ibeumate en yerue tuga, aitia ibeumate akibende kiniok ih akiit ibeletechi imbar. Ko iniboishen kptang'asiatab teta itoltolen imbar , kotoltolitu imbar Ako imuch komeboisien rabinik itoltol imbaranon . Ko katoltolleywek chebo tua anan chebo teta koibe kasarta neoo missing ak kobo kamanut missing en minutik alak tugul chekarut en imbaranon. Bo komanut missing ngamun meboisien rabinik rabisiek ipeialchike katoltolleywek en tuget kobaten yoche kityo ibaishen iiratyi yetaaenge tuga Kila sikoomak katoltolleywek chuton aitia ibeletechi imbareng'ung. Yeimache iminse.

YEkiribe moshinishe chutet simaimuch koyachekitun anan kobutok yoon kiboishen en minsetab ketunguik ko kiit netai kiit neu bambishek aketukul ko yoon kebitishen ak yoon ketwoen ibitishen ko kiit netaa ko iun korong ak komoswek kora cheu chon cheyoche kiil komoyoche kobur kouekitun amun imuch koilio, noton kotomo inaam ibitse anan ko kaitaren ibite koyoche kiil ak kiun komoswe choton, en mokomboik chuntemishe en terekta komoyoche kebunen yemiten koiwek yoche en minset anan imbaran komoe kamin koyoche kisto koiwek chetos koili mokomboik chebo terekta, kora koyoche kecheng chito nengen yoon kitemishen komoche chito nengen koketat anan kotemishen en mbar momoe chito netos kowirta ak kityo koumisan inendet, yoche komii kora yekekonoren tukuchu yoon koketwoen.

Neranik chechang ko yomatinye kasit ih , ko icheket kocheng'e ortinuek alak chemanyalunotin asikosich rabinik. Ako ortinuek chuto alak ko maiyonotin en ng'atutik ih , ako imuche konam icheket koyai konam kouu chorset ih ko ye naam, imuche alake ko kocheng'chige akoaldad kerichek kab pokitnotet ih , koyae icheket simakotesetai en somanosiek kuak. Ako yeginam neran agetugul ko kolingan ge ak ng'atutik ih cheba emoni kerate bik. Koname icheket koechekitu akosobchi Nemo noton yeimuch kora koma nyor neranik kasishek koname chemengech chetoko somani komatinye mugulel anan komatinye amu konai anan kotesetai saiti en somanosiek kuak. Akichek. Nitet kora Mami kasisiek ih keibchin kobuat missing ako inyoru alake ko kakonam miandab kabuatutikamun ichek ko kikosoman ako manyorchike chebkondok ak baisionik boisionik.

Kibakenge kobokomonut en kokwet anan biik chetinye mitunet nemnye en icheken en icheken imuch amun nitet imuch kotuyoke icheket ak kobangang'e kochang'an rabinik sikonyorchike chekilen moshinishek cheboishe en imbar, imuch koyai icheket kochangang'e ko olchi chitukul sikonyor aketukul anan ko moshinishek chemii barak chetos kilelen terekta komuche kotuyoke kokwet ak kobangange ak kosirke kolee biik ataa ak kocherunen rabinik chekile siyenam kwal kokwet terekta nenywan komuche kotoret ichek choton chekoisuldaen boishoni nebo changanetab rabinik noton kora koibu kibakenge en kokwotinwek, kiit akee kora neyoche neibu kibakenge en bongonutichu imuch kokur kondoindenywan neuu ne kondoindetab wodit aketukul anan ko kondoindet aketukul nebo emet ak kityo kowaita ichek kerenywan kosom rabinik kikochi asikong'et kwolchike moshinishek cheto cheu chebo mbar kouu che kiminsen che kibitishen.

Tienuokik chebo kap kokoyo che ndumo ak mwamboko ih ko tienuogig chebo keny, ako tienuogig chetet ko aroru akoba yeking'eten kokoeg anan boisionik ak atebonikuak chekibageny. Inete kora kora neranik chebo kasari atebonik chekibo komonuut en icheket yekikiburto yekiburto bik kotegitage en mitunet anan etunetab neranikab kap kokoeg. Kit age kora nekonu tienuokik chu ko Yoon tinye banganutiet kobarta tienuogig kuak ih anan kobarta etunenyin boge nebo keny ko sichuut yotet ih ko tilda tikitisiek noton kora konu kamanut missing en icheket cheibarta tienuogig ak cheiborta atebosiek chutet bo kap kokoeg. Ikochin ichek rabinik chebo kamanut chebo teksetab tai en sabenyuan nebo kila, kit age kora nebo kamanut en tienuokik chu chuak ih tese talendaishekab neraniknenyone komache kotien en tai.

En moshinishek cheotinye choboishen en imbarenyun ko moshinishek cheter ak cheter, en moshinishe chotet komiten terekta, miten pampit, mii kora moshini nekesemberen mbar ak moshinishek nenoki beek en mbar, moshinishe chuton ko kikotoreton mising konyumnyumwan boishet nebo mbar, kouu moshinit netam onoken beek minutik chemi mbar ko kikotoreton mising ngoit kasarta nebo kemeut koteseta kasinyun anan tesetai ominsei moleen olee ndamun kokomuny robta komoominsei, noton kikotoreton mising aibu akulunen beek sanaka minutikyuk chemii mbar, moshinit akee nebo komonnut mising en imbarenyun ko terekta, terekta aboishen atemishen, atemen imbar yoon ochobchinike kasarta aminso en imbar niton mising komuch kotemwon imbaret neo aboishsen kasarta nekiten nokerchine ak tukuk alak chekitemishen kou mokombetab euut anan mokombetab eeik, terekta ko temishe en kasarta nekiten ak kobo komonut.

Oleen oloribtoi moshinishekyuk chetam oboishen en imbar ko neuu nebo terekta, ko notwo oboishen en imbar kiit netai korong yoon otemishen ko acheng chito nengen koketat komnye ak kotemishen en imbar, ak ko moshinishek alak choboishen ko cheu nebo pampit noton necham oboishen obiten tukaa anan necham oboishen obiten minutik chemi mbar, yoribtoi mashit nitet ko inoboishen ko yekataren ko yoche iboun aundo kerichek simanam angol ngol kerichek, kiit akee yetos oribte moshininitet komii komoswek cheyoche kiile en kila ak kila, kocham oili ndamun angomeil komoswe chutet ak kimach ibeboishen mashini nonoo komii komoswek chetos koilio kora yoon kende beek chechang ak ko kekesen en batai ko yoche kor icheru imoche inde ngweny icheng chii konomun komnye sinde ngweny komie motiwirchi ngweny ndamun imuch kobutok anan imuch kobutok teret nebo beek nebo kerichek.

Tinye kewelutik chechang mashinisiek chekiboisien en imbar. Kewelutiet aenge nemuch kobit Yoon itemishei en imbar ih imuch terekta neketemisien en imbar konyor kong'et nyororit nekiboisien, koyache iwe ibecheng fundi sibeibelchi nyororit noon age kewelutiet age kora en terekta Yoon iboisien mashinit ni ko anab koit konyor rarunet kobek mwanik en kotesetai koyae kasit en imbar ko noto yoche kotonon kasit agetugul nekatesetai siwe ibeichi ge mwanik Ako , mwanik chutet komaginyoru en beit nemii ngueny kinyorchin ge en beit nemi barak kot missing sait age kotai tesetai en imbar ih itemishen mashinisiek chutet ih ko mi sait ne katuoo ichinisiekab kouu mashinit neuu terekta. Ko ingo tuaa ichinisiek anan ingosich kaimuut aketugul ih koyache itonosie kasit ng'ung kora ih akibecheng'ate nenyokochobe. Ko kewelut missing ngamuun kenyorchige fundisiek kouui.

En emet noton nebo Kenya komii kombunishek choton che kikokochike anan tinye kelchinoik koboishen maatab asista anan ngubushekab asista kouu sitimet, choton en kombunishe chotet ko kombunishek neuu iko sola, mii kombunik akee nekekuren sun king, mii kombunit nekekuren solar Africa ak baogen, kombunishe chutet kotinye komonut mising ndamun nge kerchin maatab sitimet ak maatab asista iboishen rabinik tuten ak ko koitoretoke en maatab asista, noton kikocham biik chechang koboishen maatab asista nekata nebo sitimet ak ko maiton bo asista kora kotinye komonut ngo ketinye kasit ak ko keboishen sitimet sikoit kasarta nekobet sitimet koteseta boishengung komotinye kewelut anan koimut itesentai iboishen, kombunit neuu nebo sun king ko icheket kwoldo taishek, icheket kora kwoldo solaishek ak kwoldo tukuk chechang cheu tochishek ak noton yee inaam inyeiboishen tukukwak koyoche ichachen en asista.

En tukoshe choon echen cheuu chebo Quick matt, cheu chebo olimbo Kipchimat, cheu chebo olimbo Naivas ko inial kii en tuket asikonyo konyo koyait komiten hton chekekuren stepishek cheboishen taiwekte kiyon ak kobiit kewekun anan kekonin kiit akee amewendi asenet en rabinik chekoaiboishen, kiit netai ing'oyait kiit nekokeib ingele makatiat ko risit noton nekon ial tukuchon kekonin komoyoche iwirte yoche kokekonor ak ko kotitinye kiyoton nekikuren risit nekokikonin ko iwektoi makatiat kwoo tuket koyoche iib risit inoton akitio ibekoite en ngecheret nekitoreten customaek nekikuren customer care, ko yeeit ak imwaa kewelutie ngung anan koimutikuk ngele koyait makatiat, ko kiit netai kekere kioton kartasinoton ak keker kelee koiolen siling'ata ko iolee sait ainon ak ko koraa neoo mising koyoche keker kelee kiiton nikoyait ko kikiolen tuket ainon ak yekoikoite risit nekokeker kelee koyait iman.

Ngalekab ortinwek alaan ngalekab sitimok kobo komonut mising, yoche koker serikali kora anan ko kondoikab kokwonoton kolee kokwet aketukul neindochiny koyoche kotinye sitimok ak kora koyoche kotinye ortinwek chetoreti anan ortinwek chekimuche kobun karishek anan kobun pikipikishek chetoreti bichoton yoon imondo tukukwak ibokwoldo en siroshek alak tukul, kiit netoreti kora kotes tukuchutet nebo komonut mising ko kondoindet neuu MCA yoche koker kolee kokwet aketukul ko kinetai kotinye sitimet anan kapchii aketukul ko kiit netai koyoche kotinye sitimet noton netoreti en ortinwek alak, kouu yoon itinye sitimet chito kotoretin en boishonikuk chekuk chebo koo ak imuch okot iyaen boishetab mung'aret kou imuche ibai ikonor maik anan ial mashinitab mayaik asikenyi arek, ko yeikeny arek moshini notet inaam ibeialde asikotoretin kokonin rabishek cheimokyinike en sobengung.

En mashinishek ab kasari choton chekiboishe eng' mbar kokikowal boishet mising' anan kokoyai boishetab eut noton konyumyumat mising' ak en boishonik chutet ko kele boishetab minset yon kiminei bandek ko nguni anan kasarwechu komite mashinit noto terekta nekiminen iboishen minutik niboishen terekta iminishen ko yoei kasi ng'uk nekabo eut koek raisi mine mbaret neo en kora kasarta nekitin ako imuche konde lain bandek en yekemaktoi ngomin terekta kora bandek anan minseng'uk nebo kii agetugul nekemoche imin ko ikochin noto napasit neyamat ako kora kou yon yemoche itup bandechoton kaimin kotor kotaretin kora mashinit nitet itup mashinit age kora netoretin en minutik ko nekikese mi mashinit nekekeswn nganok mashinit nitet ko much iboishen ikes mbaret neo en saishek chetutin kora ako maitei koserta minutik yeinam ikesishe en mbar noton kobo kamanut

Oleen kondoidet ne naat mising en olimbo kaplim anan kondointet akot nee naat en emet tukul mokileen lumeek icheken konekikuren Raila Odinga, kora neimuch konaat en biik chechang ak ko bunuu olimbo kaplim ko nekile Babu Owino, ngengalalen akobo Raila Odinga ko naat inendet en ngalekab bolotet ak ko ngeker inendet ko kikondochi kambakoshek chechang en ineei ko chebo kuraishek ndamun kinaam inendet kambaket anan kinam inendet kocheng nggecheretab noton nebo president en kenyishek che kikoik keny ak kotomo konyor inendet, noton tinye nambarinik chechang anan tinye kosibik chechang en emet en olimbo kaplim okot ak biik chemo kapilenyin ak ko komoloo kora ko koborchinge ngecheret nekowo mising en continent nebo Africa ak ko monyor inendet, so noton kikoyai konaak mising en biik chechang ak ko boiboenchin anan tinye kosibik chechang en lumeek.

Aenge noton en muswoknotet nebo kasari ko wifi, toreti biik kiotet inyorchike boishonik cheter ak cheter en olimbo internet ak ko kiit ake kora neyoe ko chang biik cheboishen muswoknotet nebo kasari anan inyorchike boishonikab soet koboishen wifi ko olietab wifi komii ngweny, komii ngweny mising anikerchine ak chuun ikoo kou yoon keolchike bundles en simoit, ko iniboishen soanitet ak ko imuchi ial ak iboishen okot ko kesascriben kou arawet akenge anan ko wikit akenge, tieng'e rabishek chekeboishen chang biik mising cheboishen soanitet ndamun akot miten bakaa ofisishek, mii olimbo sukulishek, imuch okot indiwendi en oreet yoon inyoru yekanam, noton amune sikochome biik, kiit akee en wifi ko ribot sinome ichute soanitet koyoche itinye nambarini anan ko ngalek chekikuren password sikoyonun ichut.

Alen en olimbo north Esthern , tukug somok chebo historia ko netai ko Gedi ruins, ko kikiteche en kenyitab tamanuagil aeng. Ako miten kora yekeriben tiang'ik yekekuren weperi Park ih , kora komiten ainet noton neoo anan barit noton neoo lake turkana. Tukuk chutet koyae kobaa bik ibokoseita bik chekikuren t tourist yekakobaa bichutet ibokoseita en komosuek chotet ih , kosiche kamanut neoo bikab olatet . Siche komanut ndamuun mi bik che ngonyor take anan ingobaa tourist koicheket cheibarchinote olon tugul, icheket cheyao igochin melishek kora en lake turkana tor kigochin icheket rabinik sikotoretenge en sobet nyuan nebo Kila ak Kila. Ak niton kora nekikuren Wiberi park ih yoton yekeriben tiang'ik Ako toreti kora itondab emeet, toreti tiang'ik komamong kunyo kobur ak bik.

Ngengalalen ngalekab sokat en ngalekab sukul anan ngalekab internet ko kikotoret kipsomaninik mising anan ak ko kora kikotoret sukulishek kosirio en ngalekab soet anan internet anan ko mii tukuk alak chenginetin en olimbo sukul komekuye komie, ko yeinyon ak inyewe soet ikercheke anan iker biik che yekiyoito tukuchoton, ko konin kokuyet mising kosir nikobo sukul, so en anee komolelen kikoyai kobutyo lokok, kikotoret ichek kosirio ak kokuyo tukuk alak mising, koik kityo ingonget kipsomaninik en sukul koboishen soet en oreet nemakararan kokeren tukuk chemonyolu konoton koyoe komas kobwotutikwak en kipsomaninik eleo ak ko konam koboishen soet en oreet noton nemonyolu konome kobutos, lakini icheket chekoboishen soet en oreet nekaran koyoe icheket kosirio alak kokochin okot kelchinoik mising konyor kaishek en soet.

En olimbo kaa ndoyon konyor chii ko kamakokose komii komie bortanyin ko korong kotomo iwee sipitali komiten kerichekab kipkaa che boishen konyoik cheter ak cheter kouu ingele ketinye koomin metit ak ko kakokimit soiti ko kinetai kiit neboishen koyoche ibut mauek ak ibebel tikitikab metit, kotoreti nitet akenge en kerichekab kipkaa chon, kora komiten mionwek chemoimuche konya sipitali, lakini ak ko mionwoki choton komuch konya kerichekab kipkaa kouu miondab seriat.